Bo komonut keyai boisioni amun ngeyai boisioni konyoru ngokaik amitwokikwa cheame, akere ale boisioni kobaetab chemielekusiek chemielekusiek kwome ngokaik.

achame paet ap ngulungulushek. ngapai ngulungulut anyoru mayaiyat .ko nganyoru mayaiyat ap ngulungylut aame ko ngaam aetu aka kirinde mianwogik chemin poryek chechang.

koroi ko mashinit ne kipaishe kengae amitwogik ap tugaa mising kepaishe kengae bomarode. ngengae bomarhode koame teta. ko ngwam teta kokas ko ngokas teta kekei komie.

Kingo tou amine mugandek, ko kiotou amine magandek keny, magandek keny kimakomii kerichek nesute, kikipoishe orek kou kerichek anan terektianik ake ndei orek terektianik.

Olekichoptoi kolkeinichu chueb biasi kitube ak ketuchen suswek cheyomnyotin anan ko moreng'enik cheyomnyotin sikobiit komong chekekole.

anetii chito kocheng mbulushek chechang ii. siyamami ropta kopischin minutikchotok agere kuni kopaipai .pek kopune kapkelyen sigosaita komutyo.

Boishoni ko momii kokwenyun amun kokwenyun komokitinye ainosiek cheechen cheimuche kinde meliit, ko inguni boishoni ko momii kokwenyun boishoni.

agere kap wakulima sacco. wakulima sacco ko kambunit ap coperative. ako coperative kocham kotareti wakulima eng tukun chechang ko nguni kopa kamanut wakulima sacco amu tareti kapatik.

Ngakeer boisioni abwati ale kabatindani koripe tuga ako chang kot mising tuga cheripei kabatindani , chang tuga che ripei kabatindani.

Bo komonut boisioni. Boisioni ko paet ab tuga. Chon kekuren silage. Silage ko tiang'inik chekiking'aa aketonaton komechekitun, asikopiit kwam tukyok. Ko ngwam teta kopiyonyi ak kokos chego.

Chuu ko kobotishetab ng'echirek ak ng'ororek, akere ng'ororek cheomishe, omee suswek ameen moing'onikwak chekikichopchi, ng'ororechu komii chelelachen ak komii chebiriren.

tukuk che mila agere kiptapkei kokalany pandait. tieme kiptapkei kochor pandiat ap chito ,tieme kongem pandek ap kapatik chalwagin kiptapkei. kiptapkei ko chalwagin.

Akere kobotik ak okere biik ak okere rotwet, bichu kobonyi bandek ak ko bandechuton kekuren cheborosinik, cheborosinik ko bandek chotok che inekee cheonyinyen neaa.

chu komatundek. matundechu koekonori eng olelangng , olekaitik ak olellangang. makat kotepi matundek eng olekaitit sikopit kotepiso agoi simayagitu.

pakamunit paishoni amun paishoni , agere chichi ale kapatindet ko kapatindet ii kopatishei ako ngopatis ko pati minutik.

cho kokaratiek. karatiek ko minutik chopo tuga amei pik minutik ak karatiek. karatik kotareti eng ngalek ap kertaet ap kochek. karatiat notok.

agere pik che iponyi pandek. pichutachu koponyi pandek sigopit konyor peek kwak cheame kokaket.